Kĩrĩma gĩa kenya, na andũ makĩendete tondũ nĩgĩkoragwo kĩna ũthaka wa kĩndũire na ũhoro wa kũhaiba ũgathiĩ nginya harĩa igũrũ , arabũ nĩgĩkoragwo gĩtanĩtio na bũrũri wa kenya na wĩ hau igũrũ nĩ ũkũhota kũthiĩ, ũkarora nginya kĩrĩma kĩũ kĩngĩ gĩtagwo kĩrĩmanjaro, kĩrĩakĩriganĩtie na bũrũri wa tanzania, ũgũo agendi nĩ mendete gũthiĩ kũhaiba kĩrĩma kĩu magathiĩ nginya harĩa igũrũ.

Ũgũthiĩ rũhonge rwa Huduma center, na ũkorwo ũhetwo mũthenya nĩ ũrĩkũ na mathaa nĩ marĩkũ, na ũcoke ũkorwo ũkĩmenya mĩaka yaku na waciarĩtwo rĩ, na ũkũe gĩbandĩ gĩaku, ũcoke ũkũwe marũa marĩa makoragwo mandĩkĩtwo rĩrĩa wa ciarirwo na kana wĩ mũkrictiano, ũcoke ũkuwe marũa ma cukuru kũrĩa wa thomagĩra kũrĩa wa thomagĩra. Wakua indo icio ciothe, ũcoke ũthiĩ na cio he bomu mũndũ aheagwo, ũkaihũria maũndũ macio, ũgacoka ũkoywo irore, ũgacoka ũkoywo kabicha, na ũkarĩha mbia cia ũndũ ũcio nĩgetha ũtuĩke wagwĩkĩka.

Rũĩ rwa Tana thĩiniĩ wa irĩma iria itarĩ nene mũno cia Aberdare, rũĩ rũrũ nĩ rũkoragwo rwĩ rũnene mũno thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, na rwĩ, rũkĩte rũthererete, rũgacoka rũgaitĩrĩrwo nĩ tũrũĩ tũngĩ tũnini, ta Thika na Chania, na tũrũĩ tũngĩ tũingĩ, tũgoka tũitĩrĩire rũĩ rũu rũgacoka rũgathiĩ rũgaitĩrĩra iria rĩa Indian Ocean.

Nĩ gwĩta ikari a gũkũ, na ndameta marĩ othe, ndĩmonie ndĩmere gĩtũmi gĩa gũkorwo andu makĩyandĩkithia, na njoke ndĩmahe o itũra o itũra mũthenya wao, handũ ha gũka kwĩyandĩkithia marĩ aingĩ, na rĩngĩ mainũke amwe matandĩkĩtwo. Rĩu ingĩcagũra o itũra o itũra ndĩrĩhe mũthenya warĩo, nĩgetha makorwo makĩandĩkwo, na ũndũ ũcio ũgakorwo wĩna wagĩrĩru, tondũ matingĩteanga mahinda maingĩ. Ona arĩa mangĩkorwo makĩandĩkana makorwo mena ihinda rĩega. Nĩ tondũ itũra rĩtigũgĩkuua andũ aingĩ gũkĩra gĩcagi kĩgima.

Nĩ taũni ya maraba, na ĩ Busia. Busia ĩ Kenya, na hau nĩho border ya Ũganda ĩkoragwo, na taũni ĩrĩa thaka mũno, na maraba nĩo cinyitanĩire cinyi cinyitithanĩitie ũganda na kenya na hĩho hekĩkaga ũcenjania wa indo kũrĩ mabũrũri macio merĩ.

Ndirikanaga rĩrĩa ndarĩ kairĩtu kanini, nĩndohire nda na rĩrĩa nguona mũndũ ahana ũũ, ndirikanaga mathĩna marĩa mũndũ ageragĩra rĩrĩa ohete nda, nginya ũngĩgakinya kũgĩa mwana, ruo rũrĩa mũndũ akoragwo agereire, na ũndũ ũyũ ũkandirikania atĩ onaniĩ nĩndagereire handũ haha, na ngaigua, ngaiguĩra mũndũ tha, na kũigua kũmũhoera mũno nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mũndũ akoragwo agĩcemania namo, rĩrĩa e mũritũ na rĩrĩa arathiĩ kũheo mwana.

He hĩndĩ twekĩrĩirwo maaĩ ma mũberethi, cukuru itũ, na twĩ ciana tũgĩthũkia kamũberethi karĩa karutaga maaĩ, na tũgĩtwo nĩ headmaster, na tũkihũrwo mũno. Na tugĩcoka o mũndũ akĩrwo agũre kamwe nĩ mũciari. Mbara ĩrĩa ndahũrirwo nginya ũmũthĩ ndingĩriganĩrwo.

Nĩũkoretwo ũtekũrĩha mbeca cia maaĩ kwa ihinda inene, na rĩu kambuni nĩ ĩronire nĩwega ĩkũrengere maaĩ, na ũrĩa ũgwĩka nginyagia hau, nĩ ũthiĩ wabici cia maaĩ, ũthiĩ ũrĩhe mbeca, nĩgetha macoke makũhe mũndũ ũrĩa ũgũthiĩ gũgũcokeria maaĩ. No ũngĩrega gwĩka maũndũ macio, ndũngĩcokerio maaĩ wĩna thiri. Nĩ wambe ũrĩkie kũrĩha thirĩ, ũcoke ũthiĩ wabici, ũrĩhe, na ũcoke ũkĩhoe mũndũ ũheo mũndũ wa gũthiĩ gũgũcokeria maaĩ.

Rĩrĩa tũhandĩte mbembe ithuĩ tũtirekagĩrĩria mburi cingĩre irĩe, no nĩkũrĩ kũngĩ gũkoragwo gũtigĩtwo ũguo gũtekũrĩmwo, na kũu nĩkuo rĩũ mbũri irekagĩrĩrio kũndũ itangĩthũkangia irio. No tikũrĩa kũhandĩtwo atĩ nĩkuo mbũri ikũrekererio. Gũkũ gwitũ tũtiĩkaga ũguo. No ithuĩ tũ kũrĩa tũhandĩte mbembe, nĩkũrĩmĩrwo irĩmagĩrwo no kũrĩa tũigĩte kũrĩa kwarĩmĩtwo mbere, nĩkuo kũrekagĩrĩrio mbũri, ikahingĩrwo ikarĩa.

Nĩ ũkona ũrĩa Ngai ombire thĩ, akĩũmba kũmwe gũtambũrũkĩte na kũrĩa kũngĩ kwĩna irĩma, maitho mona ũguo magakena, na makona atĩ Ngai nĩ arutire wĩra mũthaka, na twona maũndũ ta maya tũkagoca Ngai nĩtondũ wa mũtambũrũko ona ũkarora ũkona irĩma igũrũ, ũkona irio ikũrĩte ihandĩtwo, ũkona mĩtĩ ũkaigwa kũgoca Ngai.

Ngwĩta makanga ũrĩa wĩna ngari ĩyo ndĩmwĩre mũthuri ũyũ nĩarenda mwana wake aigĩrwo gĩtĩ nake mũmakanga ũcio kumania hau nĩakũmũteithia.